Tijni mar pidho kitungu marachar e aluowa i chako kod loso puodh gi keto mbolea koseket mbolea to wakawo kitungu gi ipogo gi e mbui alafu mbui gi ichwoyo e lowo 2cm inches deep alafu i space gi 2-4 inches apart alafu ilolo negi pii ka iseolo pii i make sure ni pii ok iol negi ma ngeny ma nyalo ketho gi alafu itimo ne gi mulching i keto oboke meke oduma kata meke plant moro a mora mondo kik chieng kaw pii ahinya kisetimo kamano to iwegi gi chako dongo alafu i monitor gi pile pile kineno ka mbui oti to ipudho, igolo gi alafu i wegi for dweche apar alafu i kee gi.

Tijni mar kitungu ma rachar e alwora wa. Itimo kod loso, ichako kod loso puodho, koselos puodho tiketo mbolea. Koseket mbolea tikao kitungu ni ma rochere gi, ipogo gi into mbui alafu mbui gi ikao tichoyo e loo two inches inch ariyo ka dhi piny, alafu i space gi two to four inches apart. Kisetimo kamano tiolo negi pi, tokiol ne gi pi mang'eny ahinya manya ketho gi. Iolo negi pi mathin i make sure ni loo ng'ich to ok en water logged. Kisetimo kamano, tikao oboke meke oduma kata mar plant moroamora iumo gi go, e process miluongo ni mulching. Kisetimo kamano to i monitor gi pile pile king'iyo ka be mbuya oti e igi. Kiyudo mbuya to ipudho, tiwe plant gi e dweche mar dweche maromo apar to ikeyo gi.

Gimatimore ka, gi magi lobe mokaw mondo odhi otimnegi, odhi opimgi kabende gin gi mbolea manyalo yie ombasa otiye.

Tijni mar pidho oduma, en gi nengo kabisa nikech okelo chiemo e i oganda kendo omiyo jopur pesa ma konyo gi kuom puonjo nyithind gi kod jo moko jo moko kendo.

Wayudo ma wayude ber mang'eny ahinya kuom tijni mar pidho rabuon, mokuongo ni wanya pidho rabuon kendo wati kod gi e yor yudo chiemo kaka rabuon ka oseti to wanyalo dhi keyo gi kendo wated gi. Mar ariyo ni rabuon gi inyalo dhi ke kendo usgi ma miwa pesa ma konyo wa timo shughuli meke ot kaka puonjo nyithindo gi ma moko, kendo rabuon gi wa nyalo tiyo gi leftovers gi mondo ma wa miyo dhok, ka wamiyo gi dhok to gi miyo dhok kelo chak mang'eny ahinya. Chege gi wanya uso kendo ma miwa pesa.

Wayudo mab, wayudo ber mang'eny ahinya kuom tijni mar pidho rabuon. Mokwongo ni wanya pidho rabuon, to kendo wati kodgi e yor yudo chiemo. Kaka, rabuon koseti to wanyadhi keyogi kendo watedgi. Marariyo ni rabuon gi inyalo dhi ke kendo usgi ma miwa pesa makonyowa timo suguli meke ot kaka puonjo nthindo gi mamoko. Kendo rabuon gi wanyalo tiyo gi leftovers gi, mwamiyo dhok. Kendo ka wamiyogi dhok to gimiyo dhok kelo chak mang'eny ahinya. Chege gi wanya uso kendo mamiwa pesa.